Ma en winyo to gima winyo ni timo, winyo ni ooyo chieng'. Chal ka gima chieng' chame to ochung' e chieng' kanyo mondo oyud liet kogolo koyo mobet kosiko go otieno te. To winyo ni chal kagima be okoso chiemo. Nikech okuyo kagima en gi lit mar chiemo.

Gima ahero kae mokwongo en njugu. Njugu en chiemo maber nikech omiyo ng'ato teko to en kendo giteko titimo kode loso gik jotuo. Koro ober e ngima dhano.

Chieng' mokwongo manatimo tich mar lando gikmoko e mbui, nabedo gi ticha matek kabisa nikech naterogi e mbui, to joma tin ema ne nyiewogi, koro ohala manayudo ne tin seriously. koro emomiyo nokabedo kod ng'eyo kendo bedo gi adier ni tich mar keto gikmoko e mbuini, ober gi ngima dhano kata gi tiyo kode.

Tijni oselokre e e e luorawa nikech sani itiyo gi masinde molos mabeyo kitiyo go e nyiedho dhiang' ma ma masin go. Ogolo chak maber to kendo ogolo chak piyo kuom dhiang' mamiyo tich bedo mayot e aluorawa.

Tijni itimo e aluorawa kitiyo kod lwedo to lwedono itiyo kod njagi kata kikombe kituomo chak kuom diel e aluorawa to diengi gigolo chak mopoto ahinya man gi chiemo maber kuom ngima dhano.

Ma en dhiang' marang'ongo mar chamo ring'o kata inyalo ti kode e pur. To dhiang'ni seche mang'eny itiyo kode kod jotelo, kaka Raila naneno ka otiyo kode kaka kirwake e liel kata gimoro diere liend Magoha. Koro dhiang'ni, tije ber kech en gi chike kendo opong' maber, mokonyo kendo ober kinene gi ji ,kech ojaber.

Tijni nikod nengo nikech mokwongo dhoggo kachiemo, giyudo dongo piyo piyo, to kogidongo piyo piyo, ginyalo usgi, to kousgi, gikelo pesa maber. Mar ariyo, magi gin dhog chag, to dhoggi seche ma gisenyuol, gigolo chak ,chagno itiyo kode e loso gik mang'eny, kata inyalo tiyo kode e loso chaye maber kendo makonyo ji e piny kae.

Gik makelo mor maneno kae en anguro. anguro en lee maber ma nigi mor kendo makonyo oganda, nikech mokwongo ogolo manyiwa. Mar ariyo, en chiemo kuom dhano nikech ringe be mit to konyo dend dhano ahinya. Mar adek, en gi mo bende maber makonyo ji be ahinya. To mar ang'wen, anguro miyo ji pesa kousgi, kata seche monyuol cha, nyithindego kiuso iyudo ohala tiyudo pesa maber minyalo konyrigo e yore matindo tindo.

Gimatimore kae, en ni ja pikipikini oting'o maka ,to chal ka gima otero makano e chiro. Oya golo kama nowang'gi, to makani nigi ohala ahinya. Kiseuso ogunia kamano kata siling' aluf achiel, idhi yudo pesa minyalo tiyogo kata nyiewo yath moro manitong'o kipidhogo makano. Koro makani nigi ohala emomiyo ja pikipikini, odhi uso maka mondo oyud pesa.

Tijni nikod nengo e alworawa nikech kose us gik moting' e lorigo, gikelo pesa. To gik moting' e ogundego, mago pesa nikech ng'ato yudo ohala bang' usogi, kendo giber gi alworawa nikech alot moting' go ,gikonyo e chieth kata e dak e ngimawa mapile.

Ber mokwongo miyudo kuom tijni en ohala. Bang' uso warugo e crate, iyudo pesa ma inyalo tiyogo pile pile e seche matindo tindo, nikech gigo nigi ohala. Mar ariyo, ng'ato nyalo yudo kony kondike mondo obed kotiyo e tich mar lorigo. Koro en gi ndikruok kuom jotich.

Chieng' mokwongo manapidho alodni, kendo en karot, nayudo pesa kendo nayudo ohala kech napidhogi e puodho maduong'. To pesa no natiyogo e yore mopogore opogore. Natiyogo mokwongo e miyo ohanda mar pidho obed maduong' kendo manyalo tiyogo e mbui kang'iso ji kaka ber kata rach mar timo tinji.

Tijni e alworawa itime mopogore. Tijni, kila ng'ato nigi dhoge, kendo kodhi uso kata kodwa kwayo, okwaye mopogore, to kodhi uso to odhi uso e yore kende nikech, dhok ma alworawa chuwe, kendo ok gidhero kama aneno kaegi. Koro tijni, en ni ohala kendo itime mopogre gi kaka itime gi kanyakla kaeni.

Mae ne tich mar pidho bel. En gi ohala e aluora wa. Nikech ka iuso bel, ng'ato yudo ohala kendo bel en cham ma inyalo ti kode e ruwo nyuka. Koro tijni ni gi ohala e aluora wa. Nikech ober kendo okonyo ji pile ka pile seche ma itime.

Magi en wasunge to gibiro puonjre kata gipidho yath ma en yath manyiso ni gitemo keto kaka rapar. Magibo paro chieng' moro kaduogo kata ka gidhi ni ne gitimo ber.

Mae en tich mar kwayo dhok, to en gi ohala e alworawa, kendo itime e alwora kikwayo dhiang' kata itweye tiomo ne chiemo kama entie. Kanyo, dhiang' bedo gi ler kendo bedo gi duong' piyo piyo kipidhe kamae. Koro en ler maber, nikech ipidho dhiang' tobedo maduong' ,miyi tich mayot, ok ikwaye mabor kendo ikwaye but dala, towinji, kendo kanyo eminyalo miye chiemo kata gi pi.

Gima timre ka en ni en ma en anguro. To onindo piny kopidho nythinde kata odhodho nythinde mondo oyud chiemo kata chak mawuok kuome. Kendo nyithindegi omor kagilaro chak kamorachiel, mond gidong kendo gidong piyo kamorachiel.

Tijni ni kod nengo e aluora wa. Mokwongo, tijni en gi ohala. To ka en gi ohala, koseus rombe gi, ng'ato dhi yudo ohala bang' yudo pesa mouse go. Mar ariyo, rombe gi ginyuol. To ka ginyuol, ng'ato be yudo pesa ka gise nyuol.

Gimiyudo kuom timo tijni en pesa. Mae e gimomiyo ng'atni kata ja purni oting'o gigi mond oyud pesa kousogi mitiyogo kod loso gik mopogore opogore kaka law. Omomiyo tijni en gi pesa kendo en gi ohala kitime.

Magi en winy, to winygi en winy mopidh. winygi, mokwongo gin gohala kousgi. Mar ariyo, winy gi gin winy machiemo seche ma ipidhogi e dala, kendo ging'eyo koko kendo gin bedo ka gitang'o picha maler ka opidhgi e dala. Koro winygi gin winy mang'eyo kendo gibeyo kipidhogi e alworawa.

Mae en tich mar pidho winy mek awendo. To tijni en kod nengo kendo itime e alworawa ka ipako winygi kendo imiyogi chiemo, kamae kaka ng'ani timoni. Ilwongogi tijowo nigi chiemo tiketo negi kamoro achiel mondo gicham kagimor kendo ka gin kamoro achiel mondo gidong piyo piyo, kata mondo opidhgi kamoro achiel gi gwen e dala mok ginyal nego kendo magi herrego.

Sigana momiyo ahero apuoyo en mokuongo apuoyo engi nengo to engi nengo nikech seche ma ipidho apuoyo ginyuolre to seche magi nyuolre nyithindigigo inyalo uso. Mar ariyo, apuoyono ka olayo kata ogolo manure to manureno ber kitiyo kode epuodho e komo, epidho skuma kendo miyo ng'ato yudo chiemo maber. Kendo mar adeko, apuoyoni en nchiemo mar dhano nikech nitie joma chamo apuoyo kaka ring'o kendo omiyoji bedo gi del maber.

kinde mokwongo manatimo tich mar pidho winyoni, naneno matek, nikech ne en chieng'na mokwongo, nakia tiyo kode nikech winyoni, oger gi joma okia. Winyoni nokaya kendo nodhira gi bwombenego ba an nachiegni lwar piny, nikech naluore mokwongo. Gimanotimre ahinya ni winyoni nogwara ma e denda ne lit sechete nikech winyoni ok odwa koko, kendo ok ohero joma wendo kuomgi.

Anyalo puonjo ng'ato mondo otim tij pidho apuoyo kang'ise gi dhoge kendo kang'ise kaka meka dhi. Mar ariyo, anyalo nyise ni opidh apuoyo nikech apuoyo nigi ohala, kang'ise kaka apuoyo osekonyo ji e piny kae.

Ber mayudo kuom tich mar pidho apuoyo, mokwongo, apuoyo nigi nengo, to ka apuoyo nigi nengo, ayudo ohala bang' uso apuoyo. Mar ariyo, chiemb apuoyo en ka osechamogi, to apuoyo golo manyiwa to manyiwano kata lachne, itiyogo maber e pur kata komo oduma kata komo skuma, ma ng'ato yudo chiemo maber bang' pith mar gi gi manyipe. Mar adek, apuoyo en ring'o, to ringe be nitie joma chamo maber, kendo ringe chal ka ring' dhiang' mamit kendo konyo e dendwa.

Mae en mama to mantie butgigo en dhiang'. To mamani chal mkagima opidho dhiang' kata okwayo dhiang' e pap to ka okwayo dhiang', omor. nikech dhok be chiegni yieng'. To seche moko dhog gi be ochiegni yieng'. Gin dhok maler kendo dendgi nyocha ogore but sani gichiemo koro gichiegni yieng'.

Tijni oselokre nikech tinde e piny masani, gi lony mowuok e piny, ji tiyo gi dhok kata gitiyo gi tinga e pur mar puothe madongo dongo e Kenya kae, ma kelo ohala maber bang' jopur obedo gi puothe madongo dongo, koro miyo seche mipur bedo matin, kendo timore e yo mapiyo kapiyo.

Tijni itimo e alworawa kamae kendo otime kidogo kabej kitiyo kod kwer kendo itiyo kod jomang'eny, kama jomang'enygi, mondo puodho oti piyo piyo. Jomoko ka doyo to jomoko pudho lum mondo tich orum piyo piyo.

Tijni nikod nengo e aluorawa nikech anguro no kaka opidhe kendo ka ouse, ng'ato yudo ohala to koyudo ohala to chiembe kata ring'o mowuok kuom anguro en gi ohala kendo en gi ber ka ouse kata kichame edend.

Tijni oselokre kendo oselokre e piny kae nikech tinde ,ji opidho diek e dalagi kendo diek ok chiem kamoro achiel ka chon ,momiyo ji yudo ber kuom diek magipidho.

Mae en tugo mar mpira to gima biro e pacha kaneno kae goalkeeper kata jamako gol mochung' kae no. Seche mochung' kanyono chal kagima ji goyo penalt kata bang' hinyo kata gitieko mpira eseche machalre kendo gibet e bathe maromre. Koro mae e mpira to ja golno odwaro omak ball majatugono dwa gweyo.

Ma en nyam konglo, to en achiel kuom lee mang'eyo ma odak e lo, kendo gimotimo, en gimonyuolo tong' to tong'go emo nyuologo nyithinde motoyo bang' seche machieko kata seche moko.

Anyalo puonjo ng'ato kaka onego otim tijni, ka an awuon apidho apuochena manyalo tang'one kaka yo kata atang'one kaka onego otim tijni kopidho meke. Mar ariyo, anyalo ng'ise katang'one e mbui kata kamoro kaka osebedo kitimo tijni e piny kae. Mar adek, anyalo miye ber kang'ise ber kata gima ng'ato yudo bang' timo tich mar pidho apuoche.

Tijni nikod nengo e alworawa nikech ma en chiemo ma kose use, kendo ng'ato nyalo yudo ohala bang' uso ni ji. Kendo ober e ngiam dhano kendo e ngima ji duto nikech en gi ohala seche ma ouse. Yadheno inyalo ti kode e wang'o maka. To makano inyalo us kendo gi nengo maber.

Tijni nikod nengo nikech ma en chiemo, to chiemoni en matunda minya use. To kouse, kata olemoni kous, ng'ato nyalo yudo ohala kuome ,bang' use. To yath mopidheno, inyalo tong' tiwang'o kod maka, mabende en achiel kuom ohala.

Gimatimore kae, en puonj, mar ngima mar dhano. To jogi ochokre kamoro achiel kipuonjogi gimonegi gitim e alwora kata kama gidakie. To ji ariyo mochung'go, mago joma puonjogi ka lero negi gimo onego gitim e ngimagi kata e seche ma pile pile.

Ma en japith punda, to pundani itiyo kode e sombo pi. Kae obiro tuomo pi kod punda. To kae pundani chal ka gima be dwa nomodh pi. Osetuomo pi e kubni ang'wen mane toke kacha ka. To odwa sombo kod pundani pi, nikech oyudo ohala bang' sombo kode pi.

Mae en faras. To farasni en faras maber kendo en faras ma obet maduong' kendo ochwe maber. Koro farasni en gi ohala kendo en gi nengo seche ma itiyo kode. Ohalani en seche ma oting'o ng'ato, okowo ng'ato ng'weche kendo en gi ng'wech makonyo ji, kendo seche ma iting'o ng'atono, inyalo chule kata ichuli.

Tijni nikod nengo e alworawa nikech mokwongo, lee mochung' kanyono, itiyo kode e yore mang'eny. Inyalo ti kode e ting'o gik moko kaka mzigo, pi, kendo jomochung' kanyono, chal ka gima gibiro tuomo pi ma ginyalo modho. To lee mochung' kanyono, ting'o negi pi, to lee no ting'o pi mang'eny ahinya manyalo konyo e ndalo mang'eny. Kendo mama matuomo pi no, en otuomo kopidho gi pi, nikech lee no modho pi mang'eny manyalo tieko ndalo mang'eny kapok omodho pi kendo.

Ber mayudo kuom timo tijni, en bang' kaseuso awendo kata lee ma oting' gi, ayudo ohala to tong' maginyuolo, bende ber e ngima dhano nikech seche ma itoyo ichamono, iyudo pesa bnag' usogi kata bang' gi nyuolo nyithindogi, ma bende samoro be inyalo uso bang'e.

Gimatimore kae en ni en, ma en thuol, to gima thuolni otimo, en thuol machamo chiemo, to gimo chamoni, en nyathi gweno kata en gweno matin mane wuotho, to thuolni dwa chame mondo odong go kata mondo obe oyieng'.

Ma en yuk lee kata yuk gweno. To tije e alworawa ng'eny. Inyalo los kode gik ma jower machon mege joluo tiyo kode e miel kata giloso kode kondo minyalo ti kode e miel. Gini nigi tich kendo ober seche ma ji miel, nikech en yo machon ma ji ne tiyo kode e loso gik moko kaka lewni kata gik mar miel.

Mae en mor kich. To natiyo kode e yo mopogore opogore. Mokwongo en yath mad duond, ka duondi rami tinyalo tiyo kode. Mar ariyo, mor kichni inyalo tiyo kode kichame, kiwiro kode mkati mondo ibed mamit kendo obed manwang' seche michamo.

Tijni itimo e alworawa e yo mar, ng'eny. Mokwongo, tijni kitimo e alworawa, ji moko tiyo ka gero ute mang'eny mek gwen mopogore opogore kama ginyalo nyuole, kama ginyalo dakie, gi kama ginyalo yweyo kata ka gimodho pi. Tijni, jo ohala e alworawa, seche ma itime gi ji mopogore opogore e alworawa.

Tong' maneno kanyogo gikelo mor kaneno gi kata ka gin kanyo. Seche ma tong' go ochok kamano, inyalo ket ne gweno kata le moro amora monyuolo gi mondo oto gi mondo gikol nyithindo kata gik moko mopogore. Mar ariyo, tong' go gin chiemo. Inyalo togi mondo dhano ochamgi. Kata inyalo ti kodgo loso gik moko mopogore opogore.